Gi ma timre kae en ni ya, aneno ka nyithindo gi somo aneno ka gi bet e kite, to aneno ka japuonj onge mbele knyo to aneno mana gik ma ondiki, to chal ni nyithindo gi sandre ainya ne wach gi onge kombe ma gi nya bede kata gi onge mesa ma gi nya ndike. Aneno mana ka gi ndike e bembe gi. Mano gichandre ainya to chal ni kube piny otwo onge koth koth ok chwe ku to aneno ka aneno ka gi hi gi ndiko. Ndalo ma chon nyithindo ne ok puonji ni ipuonjo gi mana gii deche gi kwaru ,emane puonjo gi to piny ma saa ni ok inya yudo nathi ka somo to obet e kidi kata ndiko e bamne. Nyithindo sani piny olokre gi somo e simo kata japuonj nya koso biro e klas e klas to nyathi somo e simo kata obet abeta dala to osomo e simo.

Tijni ni kod nengo e aluora na nikech tijni ni ya, tijni en tich mar japuonj. To tijni ji mang'eny ohere ainya niwach japuonj en ng'at mi ichulo gi sirkal, ka dwe orumo nyaka chule gi sirkal ti ichule pesa moro ma ber ainya. Kata japuonj nyakoso ma ok opuonjo to pod idhi chule to sirkal ema chule. To kosechule, pesa ma ochule no onya yawo go ohala. Ohala mar duka, kata mar uso mar uso gik moko kaka lewni kata chiemo otedo ne ji to ouso . Kata onya nyiewo loo to ogede kata pesa ne no onya tiyo go kuom chulo ne nyithinde pesa mag skul. Koro tijni ji ohere ne wach en tich moro ma sirkal ema chulo ng'ato giko dwe. Ema omiyo en gi nengo e aluora na.

Gi ma timre kae aneno ka mae nyathi skul to en gi mor ahinya. Tinde piny ma sani olokore nyithi skul ong'e tiyo gi simu to simo ema gi some. To kaka chon kata simbe ne onge nyithindo ni ipuonjo mana gi kwere gi gi deche gi. To sani nyithindo dhi skul to gi somo e simo, japuonj koro tije en mana puonjo nyathi ndiko gi somo. To moko opuonjre e simo. To simo osekelo ne nyithindo gik ma ngeny ainya, nyithindo ng'eyo mangeny ,nyithindo neno gik ma ok onego ne e simo, kaka aneno nyathini en gi simo to en gi gik ma oketo e ite, chal ni owinjo gik ma owinjo kata thum kata owinjo wer. To gigi osekelo gik mangeny ainya, nyithindo neno gik ma ok onego ne. Molo kaka chon nyithindo ne gin gi luor to tinde nyithindo onge kata luor.

Gima timore kae aneno ka jogi nigi mor ahinya, aneno ka miyo moro chal ni oriere to moko be aneno ka riere gi kucha. Chalni ne gibiro kanyakla mondo gipuonjre gik moko kata mondo kata mondo gi kata mondo gi ng'ere to chal ni gin gi mor ahinya newach kaka anenogi aneno ka moko ochung' riere to moko obet. Chal ni mae negi mae ne en chokruok mar mor newach ok ane ka onge ng'at moro ma okuyo kae. Aneno ka gite gin gi mor, onge kuyo. Koro aneno ka giriere, rieruok be ber, rieruok konyo del, del ok jony to ka ok irieri dendi jony.

Gi ma biro e pacha ka neno gini, gini en olemo ma ipidho e puodho .To olemo ni tek mondo oyudre ok oyudre ga kuonde mangeny jopur ma tis ema pidhe ga nikech en olemo moro ma tek mondo oti to otek omondo ogol olemo koro dwaro ng'at ma ong'eyo pidhe. To be ji ohere e wach en olemo moro ma ber okonyo e dend ema omiyo kata ka jok ma tin pidhe to kata ka oter e chiro mondo ouse to onya rumo orumo te ne wach en gi moro ma tek mondo oyudi. Iyude mana dichiel ka dichiel, jok mangeny to kia kaka ipidhe to kia kaka onego orite ka osepidhe mondo onyak kata mondo ogol olemo.

Gi ma omiyo ahero tijni en ni wach ni ya, tijni ni gi nengo e aluora na ne wach aneno ka jalni opidho nyanya to nyanya ni gi nengo e aluora na ainya nikech ng'ato ka opidho nyanya ma onyak maber to onya golo to otero e chiro to ouso ne ji to pesa ma ouso no onya tiyo go kuom e yawo ohala ma nyien. Ohala kaka mar yawo duka, yawo kata kar uso lewni, to nyanya ma opidho go onya tiyo go e tedo koro ok onya bedo ni onyiewo nyanya otiyo gi ma ogolo e puodho koro ema otedo go miye tich ma yot en ok onyiew otiyo gi man e puodho ema omiyo ahero tij ni nyanya ka onyak ma ber ainya to japur nya yudo pesa ma ber ainya to be ko opidho nyanya ma ok onyak ma ber to mano nya bedo marach ne marach ma nya miyo koro, nya miyo koro chunye thoo gi pith.

Ng'ato ma onego ti tijni japur. Japur ma tiyo tijni onego bed ni ong'eyo kaka olemo gi onego bed ni ipidho kata kaka olemo gi osenyak to onego bed ni igolo gi ka gi chal nade, kata ka olemo okethore to ongeyo ok ni ng'at moro ma kia kaka ipidho olemo en opidho apidha ni ji pitho. Koro nyaka obed ng'at moro ma ong'eyo kaka ipitho to anya puonjo ng'ato mondo ka opidho sa ma opitho ong'iyo ka koth chwe kata ka koth ok chwe. Ok ni en opitho sa ma piny otwo mano olemo go ok nyal nyak ma ber. Olemo go nya tho te to be onge koro gi ma dhi konye ,chunye dhi thoo gi pitho. Koro nyaka obed ng'at moro ma ong'eyo ka koth chwe koka opitho.

Gini aneno ka gi ma aneno ka jalni ng'awo e wi mabati, gini konyo en ngima wa nikech ni ya, mae ki itudo gi tv e koka tivi nya tiyo ma ber to inya neno gik mi idwaro te. To be aneno ka ondik kanyo ni zuku. Mae chal ni en nini en nini mar joka michulo mos mos ka koro kok ichulo to inya ng'adi tivi ok ti koro nyaka ichul pile pile nya bedo kata ni ng'ato chulo piero auchiel ,ng'ato chulo mia achiel, ng'ato chulo kata piero abich pile pile ma ko lewo ma ok ochulo to tivi ok ti. Ti tinde aneno ka ji ohero ainya nikech en bei ma yot ok en kaka tivi ma tivi ma inyalo ngiewo kata luf apar gi wiye kucho. koro osewilo ngima jok mangeny ainya.

Ma en tich japur, japur nya pidho gi moro amora, olemo moro amora, japur nyalo pidho kata maembe, nyanya, onya pidho alot, onya pidho boo, tek ni en gi puodho maduong'. To aneno ga tinde, jopur ma ng'eny ohero pidho majan, ohero pidho nyanya, ohero pidho mchele ne wach mago e gik man gi pesa ainya. Ji ohero gi, ji ng'iewo gi. To tij japur, japur onego obed ng'a moro ma ong'eyo ni saa ma opithe en saa ma koth chwe to saa ma ogolo cham e puodho en saa moro ma cham osenyak ma ber. To be nyaka ing'e saa mar doyo, ok ni en opitho saa moro amora odoyo sa moro amora. Ok dang opith saa ma piny otwo. Ko opitho saa ma piny otwo to cham gik ma opidho go kata olemo ma opidho go dhi thoo tee to ok dhi nyak to dhi chido chunye kuom pur.

Gik ma kelo mor ma aneno ka aneno ka olemo gi otwi ma ber ma onyak ma ber koro kelo mor ka jopur oneno ka olemo ma opidho nyak ma ber miye mor ne wach ka ogolo gi to otero gi e chiro to ouso, onya yudo pesa ma ber ainya. To pesa no onya yiero ni oyaw go ohala, mar uso lewni kata yawo duka. To be olemo gi onya chamo gi en owuon koro ok onya thagre ko odhi nyiewo en koro ochamo olemo gi. To be ka olemo nyak ma ber ka ma e miye miye obedo gi kinda mar puro kendo ok ni obedo gi nyau ni kata ka apuro to ok dhi nyak. To ka onyak ma ber ka mae to miye mor kendo odhi puro odhi medo puro.

Olemo ni en ga olemo moro ma mit ainya to olemo ni ng'ato nya chame ka mano ng'ato nya chame gi pote ka mano kata ng'ato nya poko potle ne no to chame ,nitie jok moko ma ok ohero potle ne no ,to nitie jok ma ohero. To jok moko be ok chame ne wach gi wacho ni chido chuny gi to olemo ni en olemo moro ma ber ainya niwach okonyo e del, okonyo kata e medo remo ,omedo ng'ato teko to jok moko wacho ni chido chuny gi ni ati lewo chuny gi kor ema omiyo ok gi hero olemo ni. To olemo ni en olemo moro ma ber kata ng'ato ka chame gi potle ne to konye.

Tijni ni kod nengo e aluora nikech ni ya, ma gi gin jok ma ichulo gi sirkal giko dwe to pesa ma sirkal chulo gi nya bedo kata alufu apar kata piero. Koro mano pesa ma ber ainya nikech pesa no ng'ato nya kata chako godo ohala ma nyien kaka mar yawo duka, uso lewni, yawo kata ka ma ji chiem. Koro ema omiyo tjni ni gi nengo to pesa no be onya kata chulo ne nyithindo pes skul kata onya nyiewo go loo to ogedo. To gin ichulo gi gi sirkal giko dwe ne wach en pesa ma gi ng'eyo ni pesa no nyaka chul gi gi sirkal ema omiyo ji mangeny ohero tijni ne wach tijni ni gi pesa, pesa no konyo gi konyo gi ainya to osemiyo ngima gi olokore ainya.

Gi ma biro e pacha ka aneno gini aneno ka mae en mar skul mar masinde muliro university of science technology to technology of development. Aneno ka mae skul ma nyithindo puonjre nyithindo puonjre chal ni gi puonjre nitie nyithindo ma puonjre bedo daktari, bedo japuonj, bedo japur, bedo kata jalendo e redio. Koro nitie jok ma somo gik moko ma opogore opogore to sikunde be nitie mangeny, nitie Masinde Muliro ma aneno ka ondik kae, nitie Maseno mantie Kisumu, to nitie Moi man tie Eldoret. koro nite sikunde ma opgore opogore koro to ng'ato nya dhi e skul ma ohero kata ma gi ma odhi somo no kata kuma odhi kuma odhi some ni nyaka bed ni nite gi ma odhi timo kuro kata ka odhi timo nini odhi somo bedo daktari.

Kae aneno ka nyithindo obet to gi bet ji ariyo ariyo gi somo chal ni be gi ng'iyo japuonj mbele kucho gi winjo gi ma japuonj wacho. Tinde piny ma saa ni olokre ne wach ni ya, chon ji ne ok som ga chon kwere emane puonjo ji gi deche mane puonjo ji. Deche ne puonjo nyiri kasto kwere puonjo jowuoyi to lakini piny ma sani nyithindo somo e simo ,nyithindo nya kata weyo ma ok dhi skul to gi somo e simo chieng penj e koka gi biro skul to gi timo penj koro mae omiyo japouonj ni gi tich moro ma yot ok ochuno ni nyak aobiye e skul ne wach ongeyo ni niyindho somo e simo. To somo e simo ni oseketho gik moko mangeny nyithindo kethre, neno gik ma ok onego bed ni gi neno koro mano miyo nyithindo ngeyo mangeny to timo gik ma ok onego winjre nikech ji ya, gi neno e simo.

Tijni en tich moro ma tek ainya. Tijni dwa ng'at moro ma osomo to ng'at ma ok osomo ok nya tiyo tijni i .Tijni be dwaro ka ng'ato ni gi stima, ng'at ma onge stima ok nya tiyo tijni to jal ma ok osomo be tek mondo oti tijni ne wach okia gik mo odhi timo, okia kaka odhi diyo gino, okia kata kaka iyawe to okia kata kaka ilore. Koro tek mondo iti gi gini ne wach ok osomo to be ng'at ma kia ndiko be ok nya tiyo gi gini. To gini tije tek dwaro ngat ma osomo tiyo kode ma ber ong'eyo kaka iyawe, ong'eyo ka ilore .To ong'eyo kaka nya timo ka okethre to be tek mondo okethre, mana ka ng'ato odiyo gik ma ok onego bed ni idiyo. Mano ng'atno okethe.

Gini ng'ato nya tiyo go kata ka loso gi moro mondo onen ma ber,. Ma en mauwa . Mauwa ng'ato nya tiyo go kata ka timo arus, kata i kanisa oketo mondo omed ber. To mauwa be ng'ato nya keto e mbele ot mondo omed ber , omiyo kumoro bet moro ma ber. E kanisa ikete kata e mbele kata e chien kanisa mondo kanisa onen ma ber. Ot ti iketo e mbele ot mondo onen ma ber. To mauwa gi gi dum ga mamit ainya nikech ni ya, gin gi gin gi gik moko ei gi kanyo ma winyo chamo ga ema omiyo gi dum ma mit. To ema omiyo winyo, winyo biro ga chamo gik moko mantie e i gi kanyo.

Tijni ni gi kod ni gi nengo e aluora nikech ni ya, aneno ka japur ni opidho alot to alot gi onyak ainya gi nyak ma ber chal ni ne opidho gi ma ber opidho gi sa ma koth chwe. Koro koth ne go gi ma ber ma gi nyak ma ber. To tijni ni gi pesa ne wach ni ya, saa ma japur opuro ka ma e ma olemo ma opidho onyak ma ber, olemo go ema odhi golo to tero e chiro to ouso ne ji. To ko ouso ne ji ma ouso ma ber ,pesa ma ouso no onya kawo to oyawo go ohala. Ohala kaka mar chako duka ,nyiewo lewni to ouso ne ji. To olemo go en be owuon onya chamo gi koro en ok onyiew olemo ,en ochamo ma opidho ma ogolo e puodho koro miye tich ma yot en ok oti gi pesa ne kuom nyiepo. En ouso ne ji to en ogolo mantie puothe ema ochamo. Koro tijni ni gi nengo ainya. Saa ma gik mi ipidho onyak ma ber in gi mor.

Gi ma biro e pacha ka neno tijni. Tijni en tich mar pur to tijni en tich moro ma ber ainya ne wach ni ya, pur ngato ko opuro gik mo opidho go, olemo ma opidho go nya nyak ma ber kata nya wang' te. Koro japur nyaka bed ni ong'eyo saa ma opure, saa ma opithe , gi saa ma ogolo olemo e pudho. Ok ni en opuro apura kata saa ma piny piny odhiek saa ma koth chwe koka opuro. Saa ma koth chwe e kaka onego bed ni japur pitho ne wach sa ma opitho to ka koth obiro ma ochwe gik ma opidho go dhi nyak ma ber. To ko opitho saa ma piny otwo ok dhi nyak ma ber koro nyaka obed ni ong'eyo saa ma onego bed ni opithe.

Tijni ni kod nengo e aluora nikech ni ya, ma en tich mi ichulo ng'ato gi sirkal to tich ma sirkal chulo ng'ato ,en tich ma ber ainya. Nikech ni ya sirkal chulo giko dwe, to sirkal ok nyal chulo ng'ato pesa ma en kata aluf abich ochulo mana aluf piero ariyo ka dhi mbele .To mano pesa ma ber ainya. Pesa no ng'ato nya yawo go ohala kaka mar uso e duka uso lewni ohala ma ng'ato nya dwa timo. Ema omiyo ng'ato mangeny dwa ga ni ondik gi gi sirkal ne wach sirkal gin jok moko man gi pesa itiyo ti ichuli giko dwe ema omiyo ng'eny ji osedwaroga ni ondik gi gi siirkal. To sirkal be ok dwa ndiko jok mangeny gi ndiko mana jok ma this.

Gima timre kae aneno ka magi jok ma tugo to chal ni gi tugo kuom hero gi kata chalni gi hero ahera tugo kata chal ni gi tugo mondo gi bo dhi gi tug kumoro gi piem gi ji. Koro chal ni gi medo mondo gi med ng'eyo tugo. To magi aneno ka aneno ka aneno ka jok moko ochung' ng'iyo gi ang'iya. Mago chal ni gin jotend gi ,ng'iyo kaka ng'iyo jok ma ong'eyo tugo mondo obo oyier odhi otugne kata skul kata gi dhi tugne gweng'. To be aneno nitie ot moro kanyo chal ni kanyo ema gi dake. Koro to kuma gi tuge no mano en pab gi.

Gi ma timre kae aneno ka mine gi obet piny to aneno ka moko ni gi nyithindo chal ni miyo achiel mochung ni obiro puonjo gi kaka onego bed ni gi rito nyithind gi kata gi ngiyo nyithind gi. Nitie mine ma kok ipuonjo kaka gi ngiyo nyithindo gi kia gi kia kaka onego bed ni gi ng'iyo nyithindo nyaka puonj gi. Kata chal ni miyo ni obiro ng'iso gi ni nyathi nyaka ter e chanjo ma kok oter e chanjo nya nya omo ne nyathi, nya miyo nyathi ng'ol bang'e e duongne kata nya miyo nyathi bet ma tuo to be nyathi nyaka ng'i ma ber ma kata saa ma miyo mama gi onge nyathi nyaka ng'i ma ber .Ne wach nyathi en ng'at moro ma kia gi moro en onya timo gi moro amora.

Gi ma timre ka e anenio ka miyo achiel ochung mbele miyo moko owuoyo chal ni opuonjo miyo gi kaka onego be ni gi timo gik gi. Chal ni miyo gi gin miyi mosenyuol to mo chung mbele gi en laktar. Koro ong'iso gi kaka onego bed ni gi ng'iyo nyithind gi kata kaka onego bed ni imiyo nyathi chiemo. Nyithindo ma thiso nyaka mi chieo ma ber ne wach ok gin kaka jok madongo ma ok ochuno ni nyaka chiem. To be nyithindo ma thiso nyaka mi chanjo ma nyathi ka okoso ma ok omi chanjo nya kelo ne ng'ol bange e ngima ne ma bang'e kata nya miye obed ma tuo to ka osebet ma tuo onya bet ma tuo ma oinyre onya kata thoo. Koro ing'iso gi ni nyathi nyaka mi chanjo.

Gi ma timre ka e aneno ka ma en osiptal to aneno ka nitie laktar ariyo kanyo gi ma baba .To chal ni ma miyo ni obiro penjo ma babano gi moro aneno ka gi ng'iyo kalatas to chal ni ma miyo no ondiko dwa dhi ndiko ne kata dwa dhi ndiko ne ng'ato gi moro to okia kata chal ni odwa dhi ndiko ne yath moro kata odwa dhi ndiko ne gik moko two koro nyaka openj ng'at moro ma ongeyo saa moro en okia. To aneno be ka kanyo aneno gi moro ma otingo yath, kasuku mo ting'o yath to mbele kanyo aneno ka nitie nitie kar logo. Osiptal nyaka bed gi kar logo kata kar logo angwen ne wach ospital dwaro nyaka bed ma ler ne wach aneno ka dier ot be ler.